Macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũthũrima mĩrimũ harĩ irio nĩ hamwe na ĩrĩa ĩhũthagĩra optical bio-sensor kũnenehia mbica ya mĩmera nĩguo kũmenya ngũrani ya mĩmera ĩrĩa ĩna mĩrimũ na mĩmera ĩrĩa ĩtarĩ na mĩrimũ, macini ĩno ĩthũrimaga mĩmera kũringana na mĩthemba ya mĩmera kana gĩkũndi kĩa mathangũ ma mĩmera.

Rĩciria rĩa intaneti rĩkoragwo rĩrĩ rĩega harĩ mũrĩmi tondũ intaneti nĩtũteithagia mũno harĩ mĩbango ya ũrĩmi ĩgĩcũngĩrĩria mũno kũmenya ũhandi, ũrĩmĩri na wĩkĩri wa bataraitha nĩguo kũgĩa na maciaro maingĩ na kũgĩa na ũnyihũ wa hathara mĩgũnda-inĩ, kana mũno kũmenya maũndũ marĩa mangĩrehe kana gũcũngĩrĩria hathara na ũrĩa mangĩgarũrĩka

Mbica cia kuma na igũrũ nĩ cionanagia gũcenjia kwa rĩera, ta mbura, ũrugarĩ, na mũtambũrũko wa matu. Koguo kũheana ndũmĩrĩri njega na ya ũma, ĩgiĩ gũcenjia kwa rĩera, ta mũiyũro wa maaĩ, gũka kwa ng'aragu na mbura nini ĩtarĩ ya kahinda kanene. Mbica cia kuma na igũrũ nĩ iteithagia o rĩngĩ nginya kũrora maaĩ marĩa marĩ tĩrinĩ nĩguo kũhotithia mũrĩmi kũmenya rĩrĩa akuhanda na kũmenya mũigana wa maaĩ marĩa mĩmera ĩngĩkorwo ĩgĩbatara.

Mathĩna marĩa marehagwo nĩ tũtege twa kũrora mĩgunda nĩ hamwe na kũrehe mĩtino harĩ indo cia mĩgũnda-inĩ na mĩmera ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkũrĩtio mĩgũndainĩ icio hĩndĩ ĩrĩa tũtege tũtũ tweka mĩtino rĩerainĩ harĩ arĩmi arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene. Thĩna ũngĩ ũngĩrehwo nĩ tũtege tũtũ tũnini nĩ hamwe na ũbumbũri wa ndeto kana maũndũ marĩa mangĩkorwo makĩhanĩka mĩgũnda-inĩ ya mũndũ kĩũmbe. Mũno mũno mĩgũnda ĩrĩa mĩnene ĩngĩkorwo ĩhakanĩte.

Indo iria ihũthĩkaga mũno mũno gwĩtwarithia mĩgũnda-inĩ nĩguo kũhotithia mũrĩmi kũũngania ũhoro mĩgũnda-inĩ nĩ hamwe na; baithikiri ya magũrũ merĩ kana magũrũ matatũ, gũtwarithia mbarathi mĩgũnda-inĩ, ũhũthĩri wa tũkari tũrĩa tũnini twa magũrũ mana kana ndege ya ya andũ matanyihĩire ana angĩkorwo mũgũnda wa mũrĩmi mwene nĩ mũnene na ũhakanĩte na mũtitũ.

Mĩtambo ya kĩrĩu ya gũitĩrĩria maaĩ ĩteithaigia gũtwarĩra mĩmera maaĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mĩrinĩ, koguo kũnyihia ũitangi wa maaĩ na kũnyihia ũhuki wa bataraitha rũngũinĩ rwa tĩri. Mĩtambo ya kĩrĩu nĩhotithĩtie arĩmi kũiga maaĩ ndemuinĩ gwa kahinda karaya, mĩtambo ĩno no ĩhotithĩtie mũrĩmi o rĩngĩ kũmenya ũhũthĩri mwega wa bataraitha na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire koguo kũnyihanyihia garama nyingĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩonekana.